Komenam ichop imbaret koyachen korok inai ile imbaret anan ole yache kechopta mbaranotok, iteme nee. Yache inai ile iteme terekta anan icheng'e piik che nyu ko limani. Kora koyache inai ile na makat imin imbaranoton asinai ole ichoptai ngot koyache i chop ng'ung'unyek ko puspisekitu anan inai kot ko yache item kityo kou notok, ngot ko pandek, ngotko peek, ngotko piasinik anan ng'endek. Kora chopet ap imbaret ko tam kochope piik che chang' yan kemeut anan yan nekit asikopit ropta. En yuton imuche item ak ichop tuguk tugul agoi presishek si kopare kityo ngoroponi ko imuch imin anan imin agot yan toma petushek tuteen asikoropon. Kou nito komasipkorutu agot chemasai amasipkorutu ki ako kou nitan ko imuche inyorchigei anan imin eng' kasarta ne noton.

En imbar ireyu kekere minutik che kororon che nyolilen kot mising ago, en koporunet ab pichaini ala olekanamnda chito nekanam ko minutichuto ko minutik ab sunflower sunflower ko ketit nekararan akoboisien piik chechang konyorchike kelchin. Kora komotososin ago mataui ripsenyin, nebo sunflower. Ako imuch kora kotoretin anan imuch kora koik mungarangung, amun inoniton, koimuche ialde aginyorchige rapinik chechang' ng'ot mising.

Boisiet ab nyanyik kotieng'e kele nyanyik achon chemoche imin. Amun nyanyik komiten konyil chechang'. Kora koyoche inai ile nyanyichuton keriptoi ano. Anan kiminchin ngungunyat netiana. Ako yoche kora inai ile nyanyichuton kemine en orowek ochon. Kiriptoi ono, nyanyek ochon chekemone, kipititono, ipe orowek ata asikobwa. Ako kora yoche inai ile imine nyanyik chechang' ana imokyinike imin nyanyik chetiana komenam imin.